Kinde mane atimo tij kwath kata kwayo jamni, gik mang'eny nene otimorena kaluwore ni tijno kane pok koth oyudi e pap ka ikwayo jamni to en tich matek ahinya. Nikech onge kuma ne inyalo bwokie, kata onge kuma ninyalo pondoe mondo koth kik goyi sama jamni nie pap gilak. To koro kamano nobedo matek nikech seche ma jamni kwayo to koth chwe, bedo ga matek mondo mi ing'i gi kata igeng' gi kik gidhi kuonde maboyoboyo kata kuonde mopogore mokonego gidhiye. Koro nebedo tich matek nikech jamni pogore moko dhi yorgi moko bende dhi yorgi. Koro iyudo ni en tich matek ahinya mondo mi ichokgi kanyachiel seche ma koth chwe cha. Nikech jamni moko bende bet olworo koth, kaluwore gi ni koth nitie kaka ka gogi to gidwa ni giringi.

Tijni kakitime e alworawa, o itime e yo mar: ikawo yath kata ing'iewo yath, kisenyiewo yath mar lwoko jamni to inyalo kawo pi mar lwokogi tiketo e besen. Tikawo yath tiketo kipimo kata ipimo yadhno kaluwore gi pi ma iolo e besen cha. Koro kiseruwo yadhno, kapo ionge gi gige lony mag lwoko jamni kata mag go yath kuom jamni. Tinyalo tiyo gi lweti iwuon, kuma iolo yath e besen to itwomo gi gimoro koya e besen kiolo kuom jamni wuon. Ka irudhe mos ka itweye kumoro mondo kik ochandi seche ma itimo tijni, kata seche ma iluokogi gi yath. Mar mondo mi oneg okuodo kata ogol gigoeko ma po opondo e ringre mar jamni ka, machandogi kata ma ketho ngimagi kata ketho pein dend gi.

Pesa mioro kokalo e sime konyo ahinya ka en pesa mowuok e tunge ma piny maoko. Kaluwore ni pesa mioro e sim en pesa ma nyalo chopo kuonde maboyo boyo ma dhano ok nyachopo kawuotho kata ka dhi gi yore mamoko machalo kaka mag nyamburko. Koro pes mioro e yor ong'we yamo en pesa ma chop, ochopo piyo to bende ng'ato ok chandre mar dhi mondo oom pesa cha kuma yaye. Onyalo bet mana kumorachiel to gitudore e yore mar simu, to iorone omenda no to chopone e yo ma piyo ma kata ochandore. Ahinya niwuotho kata manyo kumoro ma ng'at ma dwa orone pesa cha nitie. Koro en onyabet abeta kuma entie torito pesa tiorone gi yor sime, to chopone e yo mapiyo ahinya. Koro kodonjo e Kenya, inyalo rite ni inyalo ket yore mag ong'we yamo kata kuonde ma iore ma iyude ong'we yamo obed mang'eny.

E kinde mokwongo mane watimo tijni, nwayudo ka odwabet matek matin kapo jamni ging'eny. Ka jamni gin mang'eny ahinya mokalo rit mar ng'atachiel tobedo tich matek nikech jamni geng'ogi mondo mi kik gidhi kuonde mokidwar bedo matek. Kaluwore ni, nitie moko man mabor kodi mokinya chopone gi mapiyo. Koro gidwani gin ema gidhi kuonde ma gineno ni ginyalo dhiye ma in okidwa ni gidhiye. Koro, obedo matek, koro tich mar kwayo jamni mang'eny kamae chendo sama idhi kwath e pap kuma kata nitie cham mar ng'ato kata cham ma okonego jamni kethi. Ma ka chamgi jamni oketho, to bedo matek nikech cham go ok dhi dongo kendo gidhi kethre to gitwo nono. Kapo jamni gin jamni mang'eny ahinya.

Gima timore kae, aneno rombe ariyo kod nyathi guok achiel mapod tin. To rombo achiel aneno ka gima tugo kod nyathi guogni, ka nyathi guok to onindo piny to rombo tochung' malo. Kendo rombe ochung' kuma chalo yo, to nyathi guogcha tonindo e bath yo kuma nigi lum. To bende aneno ka rombego gin rombe marachar ma wiyegi okiewo, okiewo, okiewo. To nyathi guogni to en nyathi guok marateng' to dende okiewo rachar.

Tich maneno ka timore ka ni en tich mar luoko jamni. Tich mar lwoko jamni gi yien kata yath mar nego le matiso matindo tindo kaka okuodo onyuogo, kod kata lwang'ni ma chando dhiang' sama kowuotho kata okwayo. Koro gi tijni kaka timore e alworawa ne jogo maonge gi nyalo mag yudo gik moko mag tiyogo kata gik lony manyasani mag goyo godo yath kuom jamni. Gitiyo gi besen, kuma gikawo yath to giruo ei besen kaluworegi ka gipimo yadhno moromore gi pi magiolo cha. Ka oromore toonyalo tuomo yadhno toolo, okiro kuom dhiang' kata kuom jamni en owuon. Koluokogi gi gimoro kaka ywech kata brash, mong'ere gi dho ngere ni luok gi brush e lwoko dhiang.

Tijni, en tich mar pidho gweno kata gwen ei alwora ma ojwa gi chiel. Koro tijni ka ng'ato dwa time, to onyalo bet ni en gia, en gi gweno mondi kata onyalo nyiewo chiel mondo mi ojwa kumoro modwaro kete gweno ka mondi. Koro onyalo manyo chiel maber ma bende gweno ok nya chikore ma kal kata ok nya kalo. To oketo kumorachiel tomanyo yien ma oguro piny, tomako gi kod musmal e kor, kor si, e kor chien cha. Koro chiendni nyabedo en chiel ming'iewe, ah ma otegno moro. Mok nya kethore piyo, koro kose jwayo chielcha, to okawo gwen to okete iye kuro. To onyalo losonegi rangach moro ma gikaloe kata monyalo gologigo. Koro gwen kwayo e pawno mantie ei chiel kanyo mok gidhi kumoro mokdwa ni gidhiye.

Tijni mar pidho yien nigi nengo e alwora kaluwore ni yien en mwandu ma kosedongo, mobet maduong' to en gima beche nimalo, nikech itiyo kode e yore mopogore opogore kaka gero ot, yien moko bende kosedongo, gin gigo manyalo ywayo koth, ginyalo konyo e kelo boche machiegni kata mako boche e alwora mondo omi koth ochwe. To bende gikonyo alwora mar kuma opidh gieno, kik bed ni chieng' ketho lum ma opidhore e alworano. To bende gikonyo e mako lowo mondo lowo kik ywagi pi ohula maringo sama koth ochwe. Koro tich mar pidho yien en tich manigi nengo kabisa nikech yath, koseti maduong',iuse e nego mong'awore, koro betni japidh yien kata japith cha, yudo pesa kata yudo hela morome kata mang'eny monyalo tiyogo tije mamoko.

E picha ni anemo ka nitie dhiang', dhiang'ni endo ma en dhiang'. To en dhiang' madichwo, to kaen dhiang' madichwo, ogeng'ne e orindi moro. Ogeng'ne kumoro mar mondo mi kik otheki kata mondo mi kik owuothi odhi mabor. To be aneno ka mbele kanyo oketne lum, oketne lum ma ochamo. To e mbele ne kanyo aneno ka nitie jal moro ma oting'o ogunia e lwete. To ogunia no ema chal ni ogole lumno ka omiyo dhiang', to e lwete bende oting'o sime ma rateng'. To be jalno orwako jaket marateng', long'no endo mabiro buru buru. To be bathgi kanyo nitie yath ma opidhi, mo yath ma oti. To nitie nyathi moro mochung' e bathe kanyo, ma be chal kagima orango gima dhi mbele. Ka dhiang' to chiemo, ka imede chiemo mos mos.

Tijni itimo e alworawa e yoro mopogore opogore kaluwore ni kwayo jamni kata lago jamni e ndalo ma oya golie cham, en gino matimore ahinya ndalo ma ji a kacho kata ndalo ma ji kayo cham. Ma ka gisetong'o cham kata giset gisegolo cham, to inyalo ket jamni e ndalo kanyo kate puodho ma ogole chamno mondo gichiem. Gicham lum mane oti e kinde kuonde go. Kata e yore moko, inyalo chokne gi kumoro achiel, ichoko negi lum go titweyogi e ndalo kanyo mondo giyud kaka gichamo mos mos. Ka japith kata weg jamni go ni to nitie kumoro mabor kodgi katedala. Koro egi gin gichiem e pap kanyo, konyalo biro omogi bang'e katonyalo biro rango gi komiyogi pi. Kata bang'e kobiro kawogi koterogi kodwokogi dala kata pacho. Koro en tich ma timore e yore mopogore, to moko bende nyalo kawo cham ma odong' go. Kata ginyalo tong'o lum go to gitero e dala ka ang' gisegolo jamni ka to gidhi kodgi e dala be gichamogi kuro.

Chiemo ni en olemo, to olemo manitie kae ni en olemo mantie gi opoklo. To en olemo mopondo ei opoklo, koro ka idwa chame kise pono olemo cha kowuok e yath, kata kowuok e yien ma nyuole kata ma nyage. To ikawo olemo cha, to inyalo golo toke katinyalo poke gi gimoro machalo kaka mabith kaka pala. Mondo mi iyud olemo mantie eie cha, aeto kiseyude tigole. Kisegole to opokolone cha iwito katinyalo keto bathe, kato idong' golemo wuon mantie e iye. Ema inyalo koro tiyogo e yor chamo kata e yor chiemo. Manyiso ni olemo manie iye emichamo to tokeni ok cham, iwito mabor kata ikete bathe.

Chenro amora mar kaka ne itiyo kod gini, aneno ntie nyigwen ariyo ma oket e boksi. To boksi no chalni en mar ting'ogi kigologi kumorachiel kata ichwalogi kumoro, ka gichiemo ei boksino. Ei boksino oketnegi chiemo, ma gichamo mos mos, kaok okere pin kata kaok odhi mabor kodgi. Koro ma konyo e, e rito chiemo mondo kik kethre e lowo, kata mondo kik olre mabor kuma chilo nitie. Manyalo inyo nyigwen gi sama gichiemo. Koro kaka itiyo kod gini, ikawo boksi ma bet dit manyalo romo nyigwen, kaluwore gi kaka giromo. Kata kaka gisedongo, to iolonegi chiemo e bathe kumoro, e bathe konchiel to bathe mokiole chiemo cha ema gichung'e ka gichiemo. Koro en tich mayot mar geng'o chiemo kik kere.

Kae, aneno ka gima timore ka, nitie cham ma omo ewi tandarua, kata omo ewi e bathe kumoro e pap. To cham gi gichalo ni gin oganda, oganda gi pod gin gi potgi ma osetwo. Koro gi bathe kocha aneno ng'ama dichuo, ka ochung' oting'o besen to piny nitie ndo. Ndobni gi besen ni otiyogodo e kworo chamgi, mondo mi ogol chilo kata pot oganda mosetwo ka. Kopogore mabor kod oganda wuon wuon ma idwa tigo kata ma inya tigo e chiemo. Koro tijni en mar pogo oganda, kodhi mar oganda kod pote, mondo mi wayud kodhi maler. Mopogore gi pote kod chilo mamoko ma oganda ya godo e puodho kata ya godo kumo ya din gie.

Gimatimore kae, aneno puodho malach kod ng'ato kanitie ei puodhono. To puodhono ,ok en nono, opidhie oganda ,opidhie cham mar oganda, to chamni osedongo. Nitie buya moti e kindgi. Koro buyagi, ema jal manitie e kind ogandagi temo pudho nikech oting'o moko e lwete, manyiso ni opudho buyagi gi lwete mondo omi ogolgi e kind oganda. Mondo oganda odong kendgi ma onge buya malaro kodhi chiemo e kinde magidongo. Koro jalni chalo ni opudho gi achiel ka chiel ,to oting'ogi koketogi bathe mondo omi gituwo. Giwuog mabor kod oganda mondo omi oganda oyud kaka dongo mapiyo, ma ok olar kodgi chiemo mora mora gi buya mora mora ma nodongo kanyo mokopidhi.

Tijni itime e yore mopogore opogore e alworawa, kawaneno ni en tich mar keto kata gima iluongo gi dho kisungu ni packaging mar cham ero ma osegol e ndalo, kata ma oseka, mondo omi oyud kaka iterogi pacho kata iterogi e chiro. Koro tijni, gi e alworawa, inyalo kaw cham mosegolka, kata mosekunyi, ma gin cham mopogore opogore nyalo bedo rabuon, nyalo bedo waru, nyalo bedo gigo mopogore opogore kaka njugu. Koro igologi, tikawo gunia tiketogi, ipangogi e gunia ma beyo beyo ma ok okethore kata ok otuch. To kosepang gi, tiboyogi maber gi oboke. Kosebo malo gi oboke, osetuwe modin mondo kik gipukre, to itwegi gi kamba kata tol motegno mondo omi seche ma oting'gi, kata oketgi kaka iting'ogie kiterogi pacho kata chiro, kik gipukre seche ma gin e safar.

Kaneno tijni gimabiro e pacha en ni ,dibed ni jamni mwaneno ma gin rombegi. gia kwath godhiambo, nikech kawa neno piny, chal ni en sa odhiambo. Koro rombegi, bet ni giwuotho kagidok pacho, gia e lum kata gia kwath moro mabor. Koro kagisea kwath kamano, itayogi gi jakwath kata itayogi mos kagiwuotho e bath ndara kagidok dala mos mondo omi oketgi e kul kata odwok gi e kul. Giyuwe kagirito odiochieng' maluwe ,mar kendo mondo otergi kwath. koro giwuotho mos mos, mos ma isembogi nyaka gichop pacho ma ok gibaro kumora mora kata ma ok gibaro kuma ok en pacho kuma gidhieno. Koro wuon pacho wuotho kodgi mos mos nyaka gichop.

Gimatimore kae, aneno ndowo to aneno gunia ma oket gik moko e iye machalo rabuon. To gunia ni en gunia mabor mosetwe, kendo rabuon ka oseket moikore mar mondo mi oting'gi ka iterogi, nyabedo ni pacho kata chiro. To gi piny neno ka rabuon moko pod nitie ma pok oket e gimiting'o gie. To gibathe kanyo, aneno jal morwako ogudu marateng' gi nanga ma rakwar, to owuotho gi bathe ka orango gimoro. To gi bathe mabor, aneno gunia moko madhi ang'wen abich, to gi e bath gunia go aneno joma miyo. Ma moro otwe kitamba, to moro bet ni osiro, osiro lembe ka rango ng'ama dichuoni. To gin be chalni giketo rabuon ka e gunia, achiel kachiel, mondo mi gitwegi giyud kaka giterogi pacho. To e bathe be aneno kanitie tol, tol maratong' ma itiyogodo e tweyo gunia ka.

Gi tich tich maneno ka ni, en tich ma aneno ka jamni oket ei cham. Machalo ni oketgi kanyo gi, gi paro mar ni gicham buya, kata gicham lum moti e kind cham ka. To buyagi nyabedo ni en lum katombugu, ma bedo ga ni jamni oherahinya chamo. Koro ka oketgi ka, gikonyo e yore mag doyo kaluwore gi gidhi chamo buya ka. Togi wan e alworawa ng'enyne aneno ka dhano doyo gi gembe, kata giolo yath mar tuoyo buya. Ok in iket jamni ei ndalo, nikech jamni koket ei ndalo ginyabet ni ginyaketho cham. Kata ginyalo chamo, ginyaweyo buya to gichamo cham. ma ok onego obed ni gitimo kamano. Koro gi kamano, ng'enygi e alworana aneno ka itiyo gi yore mag doyo kaka jembe. Kata igoyo yadh buya mar twoyo buya, mondo mi gitwo giwe nafas ne cham mati kata cham madongo e ndalo.

Chudo ma athoro timo katiyo gi simu mar lwedo gin kaka chudo mag gigo madhi nyiewo kata kadhi nyiepo e duka ma oyieni chudo kod simu kata chulo pesa manitie e yor simu. Chudo ni, ohala ma en go en ni ,en chudo mapiyo piyo, to bende inyalo timo chudo ma ok idhi e duka mar golo pesa ma gi dho ngere luongo ni M-PESA ei Kenya ka. To kaluwore ni duka ka en ma oyie chudo gi e yor simu ,oketo tich bedo mayot mar ni kata ng'eto ming'ado ng'ato kagolo pesa mopogore opogore, dhi bet ni odok piny, ka kanyo koro jaduka wuon nyalo neno pesa. Nitie ranyisi mar ni ichudo, to en be ,onyalo ting'o pesacha e yo mayot ma ng'ato ok oneno gima oting'o kapo owuok e duka ne. To kata in iwuon janyiiepo, iyudo ka onge ng'ama nyalo rangi niting'o pesa mora mora nikech pesa duto nitie e simu.

Gigo makelo mor naneno kae gin gigo mang'eny nikech kaneno, nitie maua majobeyo, maratong' magin maua mag cham ma opidhi e ndalo maneno kae. Maua gi gin maua ma kineno to iwinjo ka imor, nikech gin maua makelo ilo ka ineno gi kata ichopo machiegni kodgi, to kata ka ineno gi gimabor, giketo pap neno maber, ma olosi kendo jaber mar ng'iyo. To gimabor kocha be aneno yien gi puothe mabende opim kendo olos maber, gi gode. Gode be aneno maber baye kata inyalo wuotho kuro ka ineno kaka chwech chalo kata yore mag godeka kaka gibedo kaka gichwere. Kendo gin gik manyalo kelo mor ahinya kapo ni iwuotho kwondego.

Tijni en tich man ngano, en tich mar pidho ngano. Kendaneno ka samba nitie ka malach, ndalo nitie ka malach ahinya. Mar pidho, mo pidhie ngano. Ma be ngano gi aneno koseikore mar mondo mi okagi. To tijni, kaka wang'e ngano, en cham noero ma beche tek kendo beche ni malo. Nikech itiyo kode kose kaye tidhi irege, iloke mogo to mogo ni itiyogo e yore mopogore opogore e tedo chiemo mopogore opogore. Ma dhano ohero ahinya kendo gin chiemo mamit ahinya kaka chapat, mandas, kod madho kisungu luongo ni cake, ma bende itiyogo e nyasi mopogore opogore. To tijni bende, jomatiyo e ndalo gi gin jomaloso ohala, tingni kata masinde. Gin lony ma itiyogodo e kayo cham ni, ma be giko ni ahinya joma tiyo gi bende yudo chudo margi. To kata kodhi mar ngano bende en kodhi man gi nengo. Koro ng'amo use bende en ng'ama nyaka oyud ohala mare kaluwore ni ngano nigi nengo ma malo.

Gima timore kae, aneno ka en cham machalo ngano mapod ng'ich kata mapodi pok ochopo e kiwango no mar kayo. Pod gidongo, pok gitwo to aneno ka gisegolo ngano mapod e ka nyak. Gise olo kendo gidongo ka gilawo chopo nengo no mar keyo. To be gimabor kirange, odwachalo michele lakini en ngano mapod tindo nikech ngano gi michele dwa chalre. Lakini gi ma ma nie picha ni en ngano ma pod tindo mapok ochopo nengo mi kata pok ochopo, ka pokochopoero kuma ikae kata ma igole e ndalo ka itere pacho kata itere e tingni marege mondo mioloke mogo.

Kaka irito gini maen oganda, irite e yore mopogore opogore. Koro mokwongo ka oganda oya e ndalo, imoye, kosemoye idine. Kose dine kendi nyalo moye kendo mondo mi otwo maber, otwo kik obed gi ng'ich ng'ich ma nyalo miyo otop katokethre. Kosemoye kaka waneno omoye kaeni, inyalo kane e gigo motwo kaka dago, ma olos olos momuon maber maonge ng'ich ng'ich moramora. Kata inyal kan gi e gunia motwo maber ma othiedhi kata moketni yath ma gik moko kaka thuth ok nyal choponegi. To bende gin kuma ong'awore matin mondo ng'ich ng'ich maya piny kik donjie mondo mi okethgi kata mondo mi o ket oganda obed mang'ich ng'ich manyalo top. Koro oganda en gima korit maber to okokethre gi yore ma chalo kaka kanogi e ogunia mabeyo, kanogi e agulu kata e dak. Kata e gik moko machalo dago molosi maber, mo gikmoko ok chopnegi.

Gini endi nigi nengo e alwora nikech tijno aneno ka en mar pi mar pith mar cham, taneno ka toen oganda mopidh e puodho malach. Tij pidho oganda nigi nengo nikech oganda kaka cham mang'eyo en cham ma beche tek kendo en gi nengo ma malo, ka oseikore mokaye mogole e puodho. Nikech oganda en chiemo inya ti kode kaka chiemo, to gi chiemo ma oganda e chiemo ma gero del ahinya. Ogero del, omedo teko, koro miyo nengo ne bet ma ni malo. To kata tijni endi mar kayo oganda, en tijno ma joma tiyo tijno jo mokete ndalo matiye, gin joma ichulo. Ichulogi e yor pesa kata e yore mamoko. To wuon ndalo bende ka odhi ouso, en tich ma nigi nengo mamalo. Nikech en gima duoko ohala ma ni malo ka otiyo oko kata otimore maber e ndalo.

Gimatimore kae, aneno ka nitie sadho mar rabuond waru ma osedongo kendo osegolo mahua, to mahuagi gin ranyisi ni waru osechako losore e lowo e kind cham motigi, to gimatimore ka en pith mar waru malach kata e yo ma oyarore. Nyabedo ni idwa nousgi bang'e kosekagi kata inyalo ti kodgi e yo mar chiemo. To waru en chiemono endo ma beche nimalo, nikech itiyo kode e yore mopogore opogore kendo e loso kit chiemo mopogore opogore, ma dhano tiyo godo kata chamo kwonde ma opogore. Koro omiyo waru maneno kagi, en gino maber ahinya e kit pith mar cham.

Gigo makelo mor maneno kae e picha ni en ni nitie nyiroye ma dendegi ler, kendo dende gi beyo. Manyiso ni ipidhogi maber, iritogi maber, kendo kata kaen chiemo to imiyogi chiemo mowinjore. Ma emomiyo dendgi ber kendo leyo kama, to aneno ka oketgi kuma ojwa gi seng'enge, kata oywagi chiel mondo mi kik gidhi kuma okowinjore gidhiye. To gima kelo mor kae bende en ni gin roye mang'eny ma mino ni ma ng'iso ni japur ni bobedo gi yuto ma malong'o ka nyiroye gi osedongo. Mano en gima kelo mor mang'eny ahinya e kit japur kata japith mar jamni gi. To jamni gi be aneno ka gin kodhi mo gin kodhi mopogore opogore nikech gin gi mo mantie ma okiewo rachar, nitie moko ma be a gichien kocha. To king'iyo gin gi il, gin gi ilo nikech ngima gi beyo koro en gima kelo mor ahinya.

Ng'eyo ma idwaro e tijni gin ng'eyo kaka puro, ka ichoko lowo mondo omi olos gigo ma ilwongo ni matuta gi dho kiswahili, ma matutagi ema konyo kwonde gi ema ipidhe cham ma idwa ni oyud lowo mang'eny kata ma idwa ni oyud lowo mang'eny mayom mondo omi gidong alanda. Magi gin ng'enyne cham ma yuto ma igolo kwomgi, kata ikayo gigo endo magigolo e kinde gi, nya bedo kaka rabuon, nduma kata waru. Koro gigo eko kendo lony kata gige tich ma idwaro ka en jembe mar pur, inyalo dwaro opawo mar jowo lowo kichoko, kendo inyalo dwaro gigo endo makeyo pi ,maneno koket marateng' ma iluongo ni pipe gi dho kisungu ma konyo e keyo pi e wi puodho ma osepurni.

Gima timore kae, aneno dago ma omuon maber to pi ni eiye. To e bath dagono, aneno jamni ma gin dhok ma opogore opogore. Nitie ma rotenge, nitie ma okieo rateng' gi rachar, nitie ma lando, kendo gipangore giriedo ka gimodho pi e dagoendo moonjnegi ni. Kendo pigno en pi ma king'iye to obet ni oler, ni dhok kata ober gi dhok madwa modheni. To tijni konyo ahinya nikech dhok nyalo modho e bat korachwich mar dagoni kata e bat koracham mar dagoni. Ma ok ginyono pi kata ok gidonjo ei pigni. Koro miyo keto pi bedo maler mokochido kata ma dhiang' moro okochido. Koro gin gimodha modha, ka gisetieko to kendo inyalo golgi agola maok gidonjo ei pigno.

Tijni, en tich mar kwayo jamni ahinya ahinya rombe kod diek e kawe malach, kuma nitie gi buya moti kata nitie gi yien machieko chieko maginyalo chamo mayot. Koro tijni, nyabet ni ahere nikech kidhi kwayo jamnigi e pap ka, giyudo kaka gichiemo maonge thagruok kata maonge chandruok ni idhi ing'adnegi, iternegi kalo, koro in idhi adhiya ka iwuotho kodgi to gichamo gima giyudo kata yien go eko moti e pawno, ma ok gichandre. Kendo yien go nyalo dong' ma lodh kendo. Koseloth kendo inyalo biro ikwagi kanyo kata odiochieng' moro kapok obet ni yien go osedongo kendo kata buya go osedongo kendo mochopo kuma inyalo chamgi gi jamnigi kata rombego mwanenogi.

chiemoni maen rech kod kuon, ochalo kuon mar oduma, anyalo lose eyoo mar, anyalo kao , anyalo dhi nyio rech kata anayalo yudo rech mogol enam mapod ber pok okethore, anyio nyanya to anyieo kitungu, akao moo to achielo rechni eyoo maber kendo eyoo mowinjore, maaketne nyanya moromo, gichumbi moromo gi soup matin e bathe , kado soup mongere kaka kado ebathe kanyo, eka akao mogo mar bando kata oduma maoriw gi kal maoriw gi bel matin, tatedo kuon. kasetedo kuon tangade matis takete e san moro bathe mano yudo ka rech asechwako maber e bathe kata nyabetni e kendo moro mochwakore mayom mobedo maber madhano nyalo chamo kendo suche nyalo bedo ni winjore mayom momit ma kangato owinjo to bedo gi mor mar chamo chiemoni e yoo moro mayot maok owinjo tik mopogore gi ma odwaro ni oyude chiemo

gino endo makelo mor maneno kae en ni nitie gino endo moboo, oboe gi gima luongo gi dho ngere ni crate kendo dhano ariyo range kendo gingiyo gima nie eiye machalo ni en gino maber kata kaopo ni ok waneneo to gima obo kamacha chalo ni en gino endo maber moyaa esafar kata idwa tere e safar moro ni ngat moro maogen kabisa koro bedo ni nyaka oboe maber mondo mii chilo kata dhano moko mokowinjore nene, seche maotinge kata itere kamoro, koro nyaka bed ni en gino endo maber , omoro wang dhano.

Gino endo ma waneno ka en rech, rech maen chiemo maber ahinya makonyo e ngima dhano kaka ni rech en chiemonoendo magero del. Kendo okonyo geng'o tuoche ma ikelo gi koso chiemo, ma igemo gi pogruok gik moko ma nyalo geng'e kapo ichamo rech maneno ka gi. To rech ni, okonyo nekech ka iuse, onyalo miyi pesa, pesa ma itiyogo e ng'iewo gik moko mopogore opogore kendo ma inyalo tiyogo e ot. Koro okelo mor e ngima pile ma pile, kata e kinde makende mapo madibed ni rech nitie kendo giyudore.

E kaparo kinde mpkwongo mane atimo tijni, tijni en tich mar ridho bando kata ridho oduma ka osetong'gi kendo chokgi ei pap kata e ndalo ma nene opidhgie ka kinde mag gi mag kech oromo. Koro aneno ka dhano nitie ka, mopogore dhano mochokore kendo giritho. To tijni kaparo, ka natime mokwongo, nayudo ka en tich madwaro teko odhuro nikech ichung' iritho e kinde malach kata e kinde ma oywayore. Nikech kaen puodho maduong' to dwaro, odwaro seche mang'eny mondo mi uyud kakunya ridho bando gi te. Ma uchokgi, kusechokogi kendo nyabet ni un ema uting'o gi kutero pacho. Katunyalo yudo yo moro mar ting'o gi kaponi pacho ni mabor. Mabe ma kelo olo ne del, kendi nya ol ahinya. Kionge teko to onyalo chandi ahinya. Mano e gima ne ayudo ka en ginoendo ma chanda ahinya katiyo tijni, mwaneno ka ni.

Tijni endi en mar ting'o bando gi lony manyasani kata gi gigo ma ilwongo ni tractor gi dho kisungu kigologi e ndalo kiterogi pacho mondo odhi omogi. Koro gi e alworana, aneno ka dhano tiyo gi yore mopogore . Nitie jomoko matiyo gi punda. Punda ting'o bandogi kosoye ogunia, to isembogi nyaka gichop dala. Jomoko bende kapo pacho ni machiegni, giting'o bandogi giwegi kata gidhiro gi gigo endo molos gi tielo kata olos gi tielo endo mawinjore ma kisungu lwongo ni wheelbarrow miting'o gie ka iterogi e dala kata gi nyamburko molos e yor ting'o bandogi.

Gima timore kae, aneno ka nitie jamni moseyang' kendo igolo osegol pien dende kuonde moko. Koro idang'e ka ipoge, ipoge matindo tindo mondo mi oyud kakiting'e mayot. Koro aneno ka ring'o oseikore mar mondo mi opoge, opoge matindo tindo. Nyabet ni ipoge gi pala kata opanga, to dhano bende aneno bathe ka, machalo ni gin e joma yang'e. Ka dhano moro orwako, orwako gimoro e lwete kendo otwe moro e kor bade. Ma nyiso ni gin jok ma bende ohero, ohero keto gigoeko makelo ber kata sifa mong'ere gi Swahili e lwtgi kasto e dendgi. To maduong' en ni ring'o oseyang'i koro ipoge, ka ng'ato mako to ng'ato ng'ado.

Gimatimore kae en ni aneno ka nitie jamni mabe chalo ni en rombo kata rombe mang'eny ma oket e sangu kata e ndalo mondo om iokwa kata olag lum kod mbuya moti e samba kanyo ,kendo gichame ka wuon go ok nen kan machiegni. To gikwayo e tie yien mabe chieko chieko ka gichamo lum ma oti e kind yien go. To gie kor lwasi aneno ka nitie winy machikore kendo, gihuyo gihuyo e kor lwsai kanyo ka giluoro kuma rombego kwaye, kendo kuma rombego wuothe. Gipiny gi malo, aneno ka nitie boche mabor, to gi machiegni e bat koracham ,aneno got, got moro ma bed kothulore matin, kendo ogeng'o ok inyal neno gimabor kocha. To diere, en kuma okunyore maonge got gimabor.

Tunji endo mar kwath kata lago jamni itiye e alworawa ka jopith mag jamni kawo jamni gi to gidhigodo e pawe man kuonde maboyo boyo man gi lum. Kata nigi buya ma jamni nyalo chamo. To ka giseterogi kuondego, to gitayogi e pap kendo giweyo gi kanyo gichiemo kagin gichung' gi bathe matin. Ka girango kaka jamni gi chiemo kata wuotho ei pawe gi, ma sama ka giol kata ka chieng' ochwakore ahinya to gidhi e tiende yien ma nigi tipo. Kuma ginyalo yweye kata ginyalo yudo kaka imiyogi pi, pignoendo ma ginyalo modho. Mondo mi gikwegodo liet ma chieng' kelo e dendgi. Kata kaka chieng' wang'o dendgi miyo kagichiemo to dhog gi tuo to gidwaro pi, pi noero mar modho.

Gigoendo makelo mor ma aneno kae, en ni nitie jamni ma chalni kwayo kata gichiemo. To ka jamni chiemo, nyiso ni giyudo chiemo ma konyogi dongo kata magero dendgi mondo mi gidong piyo ma gichopo nengo kata ginyachopo kuma gichiwe ring'o ma itiyogo kaka chiemo. To gi e bathe, gimakelo mor aneno e bat koracham gimabor nigi gode, gode ma ochwere maber ma kidhi irango to iwinjo ka kelo ilo. Kendiwinjo ka imor ka iwuotho kati bayo kuonde aina go ma othulore moloso godego kata moloso piny kumachalo kuma othulore ka got kamano.

Ka aneno gini, ma ong'ere kaka dhiang', ma olosne ite kendo okad ite e yo moro ma nyiso ni en mar fwenye. Koro gimabiro e pacha en ni dhog gi, gin dhok mang'eny koro ikadogi tiketonegi gigoero manyiso maen ranyisi mar fwenyogigo. Kata mar ng'eyo go nyinge ma omigi, ka luwore ni gin dhok mopogore opogore. To koro ber mondo king'eyo dhiang' ka dhiang', katiketonegi ginoendo mondikie nying gi. Ma kata ki idwa dhiang' idwa dhiang' mopogore opogore, kata idwaro ng'eyo gimatimore e dhiang' achiel. Kata dibed ni e nitie chandruok moro, tinyalo ranga ranga nyinge to kanyo eming'eyogo ka gin, kaka inyalo konye. Kaluwore ni ing'eye gi nyinge.

Gima biro e pacha kaneno tijni, ni omo bando mang'eny kaka waneno. Mo oduma kuma lach, mondo mi giyud kaka gitwo pi orum kuomgi mondo mi okan gi maber. Koro gima biro e pacha en ni japurni kosebet korka orito mondo mi oduma gi onyak kumano pidhe. Kata sani bed ni en ng'amo nyiewo, korumoyogi, toero owuotho korangogi. Mondo mi one kaka gitwo, kata mondo mi gik moko manyalo kethodgi kik chop machiegni kodgi. Koro owuotho koyarogi, mondo mi giyud chieng' moromo ma moro okowe mokoyudo chieng', seche ma gihao mondo mi gituo.